Ore eniko oltung'ani peyiolou enasiai, naa pelo miteng'eni enikoni teneesi enasiai, matejo naji tenkampuni naitobiru kuna tokiting, ah enkampuni naitumia soda ash aitaunye nkilasini. Neeku kelo asuj, ana enalo ormalimui lenye autaa, amu nakata naa elo ayiolou enasiai. Megol enasiai, ore ake pikitumokini atuutaki, nemegol.

Kadolita ntokitin napaashipashari tene wueji mmh, adolita shai natii enkilasi, nadolita olmosori oyiara, nadolita sii emukate ena naji bofulo. Nadolita enkiti, enkiti toki natii kuna tokitin pookin nanapunyieki. Nadolita ilkutik matunda le strayberries naa ore ena naa breakfast oo lashumpa. En`daa ena ninyia tedekenya tenidumunye. En`daa nikincho nguvu oleng. Niaku nena tokitin taa nanu adolita tena pisha, naa empisha ena sidai oleng nawosho aitobiraki.

Eikumok inkoitoi naaripieki iropiyiani teniyata duo iropiyiani kumok ore enkoitoi edukuya naa indim uh aisudoi atipika aturoo tiatua aji nipik ewueji neserian ashu eindim naaji ainyiang'unyie intare neponaa nena tare neeku kumok netum faida tenana ropiyiani inonok indim sii naaji atipika atua esimu mpesa nipik atua mpesa nepuo nena ropiyiani abik teine naa keserian tine amu meeta naa oltung'ani oyiolo mpesa ino indim sii atipika atua benki nisudoo eh eetae accounts napaasha tiatua benki enaji savings eetae ake enkae naa indim ake atabolo neeku intai ake iropiyiani inonok erishata pookin niyieu niaku nejia taa naaji inko tenilo ashum iropiyiani inonok niaku nana naaji inkoitoi naimi naimieki epuoi aitobiru iropiyiani.

Teniyieu ninger keeon te portal e Kenya e ezitizen naa megol oleng ore ake peeku iyata enkipande naitodolu ajo ira oltung'ani le kenya ashua iyata enkipande aae kop niata enkipande tesidano indiim ake ashomo abol ee account e ezitizen naa jnji inko tenilo abol ilo ake cyber ashua ilo esimu ino nilo aisaach portal e ezitizen nikintodoli nipik naaji ilomon nikimpirra naijio enkarna inambai esimu inambai enkipande kulinkana duo naani wenekipuoi aikilikuan nilo aput tenelo taa naaji aaasuj inkoitoi naitodoluni tine wueji keitodolu naa ajo kanyioo enkipirta ino peitining'a ina portal

Melio taa ena moyian katukul kake ore imoyiaritin napaasha neeta siininche irbulabol oopasha neeku teniyieu niyiolou ajo kaa moyian eeta oltung'ani ashuua kaa moyian eeta enkiteng naa irbulabol leina moyian ing'or tenaa nkishu naaji ore piiyieu niyiolou enkiteng namuoi naa interu adol ajo jio keijuluus jio keinyieyie orpapita ninteru ake adol ajo mesidai ena kiteng nilo aipotoki oldakitari loonkishu ore tenaa inkaitubulu ing'or ake nisipu nidol ajo jiodoi mesidain intapuka ekuna aitubulu jio keiteru amaoiko amu keikumok naa imoyiaritin tenaa koloirobi ninye nijio alo adol oladuo tung'ani ajo keirokita nilo adol aladuo tung'ani ajo keshal neeku keetai naa irbulabol kumok.

Ekitaaniki iyiok huduma centre natii ewueji naji Kisamis te Kajiado west. Naa ore ena huduma centre olee etareto iltung`anak oleng neisulaki too iltung`anak lina murua nataaniki. Eishooyo ena huduma center siaitin napaashipaasha kumok naaretisho oleng. Niaku ore teniyieu birth certificate oo nkera nilo ine wueji ajo sii nanu naa pee ilo aitereu. Tenelo dii ninye naaji ninye niyieu esiai pookin naishoori te e-citizen naijo enaa certificate of good conduct naa ilo atum teine wueji. Teniyieu dii ninye naaji nitum enkipande e Kenya , teine wueji ake ilo aing`oru. Teniyieu nitum visa nilotie nkuapi e boo, ilo ake sii ninye atum teine wueji. Nikipuoi aaya fingerprint. Niaku ore huduma centre eishorua eretoto sidai oleng too iltung`anak le Kenya.

Esidai oleng advocacy aa campaign ana nalo alimu imbaa enkinyaloroto e loing'ang'e o endung'oto olkeek te nkopang, naa embaye sidai oleng, amuu ore endung'oto olkeek ashu enknyalaroto olaing'ang'e naa embaye ena naa keinyal enkishui oltunganak loomanya eweji naje. Ninye taa dei ana enkinyalaroto e loing'ang'e naikuna metaa ijo taata ore climate mekore aa predictable, mekore emusunoiyu, etaa keatae olameiyu oodo oleng, ore ta iaikata neatae olari oleeng, naaku ore dei ninye ena baye kemitiki naaji laramatak loo nkishu ashu lairemok epo aretena aitobiraki. Naaku ore ltunganak kulo oogira aiadvocate pee esaruni olaing'ang'e, nemit sii edung'i irkeek naa ltungana kulo oasita imbaye sidai oleng, naaku lelo omon taa naaji nanu aidim atejo.

Eetai imponarot kumok oleng' naalio epuo naa serkali epuo naa aponaa enkisuma e digital toosukulini ashuu toondarasani naisumare inkera ore embaye edukuya eeakikisha apa dukuya imbaa kumok te kenya eesata oosukuliini tolosho le kenya netipikaki ositima naa ore ewueji nimitaaniki ositima nepiki ee ositima le sol kulo oitumiya enkolong neeku embaye apa ina nataasha serkali ore embaye yare nataasa serkali naa inchere esishootie apa kuna mashinini e computer aishooyo isukuulini pookin tolosho lekenya serkali taa eu Uhuru nataasa ina neeku enkae baye apa sidai nataasa serkali ina.

Kaata nanu enduata napaashari apa tengaraki apa deal e adani. O re apa adani deal naa deal apa naasita sirkali te nkisudoroto sapuk oleng, meibala apa ajokaa siai duo sapuk oleng naas sirkali, kaji eiko eneyas ina siai, kaji eiko tenepo aitayu esitima, neaku duo embaye apa ana natii atua ilmisili nemeilioo oleng. Naaku etonyua naa dei apa sirkali peepuo aitasheiye ina siai, amu tanaa duo ositima apa ninye eyu sirkali, tenaa keata apa siai nayeu neyas, naaa keidim naa apa ashom ataas oopeny, kake mee peeyau nkule ampunini oo nkule kwapii aaponu aitaas inia siai. Eitru aoa eshipakino ltungana le Kenya ina biashara e adani amu ijo keji apa temisili, naa ore apa entoki pooki emisili nemee siadai.

Megol oleng enkitangejukoto empalai ereware tolosho le kenya kidim ake oltung'ani ashomo cyber nelo naa ajing portal esirkali e e citizen nelo naa alimu ajo eh kayieu nae renew license erewata ongarrin yilo egira asuj imbarakinot naitodoli tine wueji nelo alimu inamba e title enye e license enye nedoli te system nepuoi naa e renew akidimi aisho aishoo ilapaitin akeyie esiana niaku nejia taa aiko naaji tenelo oltung'ani aitang'ejuk empalai ereware tormtandao tolosho le kenya.

Eeeua enkilepata e economy tekenya imbaa kumok oleng ore ene dukuya ore kulo tung'anak kumok liabori oing'oru liaboru endaa enye enaake tekila enkolong olee nenonito ninche enkata nagol oleng tenkaraki enkilepata economy olee eilepa sii esiai eilata oonkarin meere ebaikinoyu ore eimu ina neilep sii ninye tikit najing'ieki inkarini neitoki aauku neilep endaa neeeku diiduo ketii iltung'anak lemekure enya endaa tenkaraki enkilepata ekuna tokitin neeku eeyau akeyie enkilepata oontokitin ashua enkilepata e conomy hasara sapuk naa oleng

Ore enkatini nanu naaji naidim ainosu naa enkatini e oltungani apa obo le Kenya oshomo adol amu kedeol eldoinyo sapuk oleng te seuseu nalulunga ojii mount everest, ore ale tungani naaku eji Kipruto netejo apa ninye keyeu nelo aaku ninye ltungani le dukuya otabaiye esipil oldoinyo eitu enap enkijepe ashu oxygen. Olewa nenyok taa duo oleng kake ore eton ebaya shumata, nelo naa neishunye inkiyeng'et, neishunye ake inkiyeng'et nedou, nesulunye metanang'a dei ninye ineweji, netejo apa ninye ore amuu kenyorr ninye oldoinyo, ore akle peelo anang' oldoinyo neinguari metobiko teineweji, naaku eitu apa ninye epoi anukaa, etung'aiyeki ake teilo doinyo.

Etipikaki enkisuma e dijitol imbaa kumok oleng tiatua olontoluo lo ilkirenget le Kenya. O re kuna baa, naa keshoki aapik pee epoi adol inchere eshomo naa siai e dijitol aponari ashu asidanu teilo kokun, ore embaye e dukuya, eshomoki aitobir ositima ashu aapik ositima nkabilaritin kumok ositima, ale le enkare olikai sii sitima aoitayu esiwuo tenekut ntokitin naaji wind wheels neshomoki aapik inia kop. Eshomoki sii aayaki inkera nkomputani, nepoi ayaki ilmwalumuni oitengen nena baa e dijitol, naaku lelo kuak taa etipikaki atua nena kwapi pepo naa inkera angamaa ina enkisuma.